En sobet ab chito komiten boisionik Che nyolu asikobit kobir borto ak kotoret en chameetapgei nebo borto ab chito itokosu boisionik chebo ureriosiek borto nebo chito anwgwo chito ko ureren ko toreti koonda mianwogik Che Imuch kobit en sobetab chito